Nyithinda kendo nyikwaya oseyudo chanjo to kaka ne gindikre en ni ne ondikgi e osiptal, ne gidhi e osiptal ema nondike nyinggi. To kata kamano bende nitiere joma tiyonega osiptende mawuothoga e gwenge ka kawo nyinge nyithindo e udi ka udi mondo kochopo ndalo chenjo to koro gikalo ka gichanjo nyathi ka nyathi ma jahigni moro. Nitie higa ma ka nyathi osekalo to koro ok chanje.

Maendi en kanisa, en kanisa mang'enyne to thoro yudore e gweng'wa nikech ji mang'eny leme. En kanisa ma kochopo chieng' lemo to dhi ji to gudore kanyakla achiel to lemo bang' seche mamoko kaeto bang'e ji dok dala. Kanisnigi oger kuonde ma opogore opogore kendo ging'eny e piny mangima nikech ji mang'eny oyie kuom Nyasaye kendo ohero dhi lemo.

Anyalo golo nonro mar gik ma okethore ne kambi ma oro gikmoko katiyo gi oro nonro. Anyalo oro ote machuok ne ji matiyo gi kambino, kalero negi gik ma okethore. Gima no omiyo gikethore, gi kaka gima watimo mondo wami kik gik moko kethre e ndalo ma biro. Ber ka itiyo gi kambi moro to ilero ne kastama ni gikma dhi mbele e wang' sa kendo e yo maber gi duol mamuol. Eka kik gibed gi luoro kata kik giringi giwe nyiepo kodu.

Nitiere yore minyalo puonj godo oganda mondo orit maber gik matimore apoya kapok ambulans ochopo. Mokwongo gik mitimoga en ni, ipuonjo ga ji thieth mapiyo piyo kata first aid. Ma endi ipuonjo ji dutote mondo kopo ni ng'ato oyudore gi masira moro, kata ng'ato tuwo ,kata gimoro otimo ng'ato apoya nono, to sama uselwongo ambulans kabiro cha, tu unyalo chako timone thieth mokwongo kata first aid kapod urito ambulance, nimar mano nyalo konyo ngima ng'ato kendo nyalo mede thuolo mondo ochop e osiptal othiedhe makare.

Aseneno tunge lee mane itiyogo e kinde machon e madho kong'o. Gimomiyo aparo ni ne oweruok kodgi en niya, ji okdwar hinyo lee. Sani ong'e ni lee en gimakelo pesa kendo koketgi kamoro maji nyalo kata wuok e pinje maoko to biro toneno lee e park, mano kelone ji pesa kendo konyo jomodak e alworano. Mar ariyo, hinyo lee ok en gimaber nikech mondo ne ng'ato oyud tung lee mane onyalo tiyogo e madho kong'o, mano nyiso ni nyaka lee no thoo kata nyaka lee no hinyre. Omiyo mano nokgimaber koro sirkal nowachoni mondo owe hiny lee to oketgi kamoro ma ji nyalo neno kendo nyalo kelo pesa ne piny.

Kaendi gik manigi nengo ahinya ahinya mokwongo gin dhano mang'eny kaendi, to kopogore gi mano gin kameras mani kaegi. Kameras gi magi lony manyasani mitiyogodo e timo nonro kata e manyo news kata weche matuch. Ka gimoro otimore to joland abari dhi gi kameras mekgi to gimako gimatimore e yo makare, yo maler kendo malong'o. Omiyo mondo ibedni inyalo tiyogi kamerasgi, nyaka ibed ni isesomo tijni kendo ing'eyo tiyo gi kameras e yo makare kimako godo weche maler.

Ka inyieo Tv kuom jouso mag ong'we yamo to bang' ndalo matin kata kaka jumbe ariyo to Tv ni okethore, inyalo manyo jauso mane ousoni Tv ni to ipenje ka inyalo yudo omendani ma ne ichulo. Maendi nyalo timore ka bang'e samoro ne ok ousni gimakare to koro ka ne iyude to okethore mapiyop piyo, omiyo kousni gimoro kokadho kuom ong'we yamo to nyaka bed ni imiyi rishit many'iso ni ichule kendo omiyi ndalo ma itiye kode ma ka opo ni okethore to inyalo duoke iwiloni moro kata iduokoni omenda mari mondo ine kaka itimo omiyo ka ma otimore many amanya jausoni to inyise gima otimore kaeto bang'e to obiro dwokoni omenda mari kata obiromiyi Tv machielo.

Kaendi nitiere mana ng'at achiel to ng'at manitiere kaeni en jadolo maduong' mar kanisa. Jadolo mar kanisa en ng'ama nigi nengo nimar jokanisa ogeno kuome mondo omigi puonj mag muma. Ji mang'eny nigi geno kuom Nyasaye omiyo kagidhi lemo chieng' jumapil kata sabato to jadolo yalonegi kendo puonjogi muma kamedo jiwo yie margi, omiyo jadolo en ng'ama nigi nengo ahinya nimar seche moko onyalo konyo kata joma chandore kokadho kuom lemo kata kokadho kuom miyogi gimoro manyalo konyogi. Omiyo ji bedo gi yie mang'eny kuom Nyasaye to kendo bende en ng'ama nigi hera mohero ji duto tee kendo okelo ji kanyakla mondo olem.

Ka opo ni jang'iewo moro dwaro dwoko gi moro nikech wach moro maokowijore, to ok ong'eyo maber chik mar dwoko gik moko. Inyalo konye ka ilerone chik maru kaka jouso. Nitiere jo uso moko ma ok oyie gik midwoko bang' nyiepo. Omiyo ka oponi inyiepo gi jok machalo kamano, to inyalo lero ne janyiewo ni ok uyie dwoko gik moko. To kata kamano unyalo winjoru ma une kata ka onyalo dwoko to ung'ado pesa moro.

Gimatimore kae, aneno ni mae en tugo. Ng'enyne ji ohero tugo opira kata tuke mamoko, omiyo ji romo e pap kamalach maber to ji tugo. Ka nitie joma tugo to nitiere bende joma ni e bath pap ma jiwo jotugo. Ji ohero tugo opira ahinya kendo opira kelo mor ne ji mang'eny. omi inyalo yudo ka ngeso ka ngeso kata jumapil ka jumapil to ji rado e pap kamoro to tugo opira kendo ka gimor ahinya.

LAB mag ICT inyalo ti godo mar konyo somo e skunde praimar kod sekondar. Oseyudore kata lony ma nyasani oseketo somo obedo mayot ahinya ne nyithindo mag praimar kod sekondar. Ni mar ICT en tiyo kod ong'weyo yamo, to tiyo kod ong'we yamo konyo nyithindo mar puonjruok gik mang'eny mopogore opogore, ma moko ok nyal yud e buk. Kopogore gi mano, bende miyogi giromo gi joma moko. Moa e pinje mamoko ma somo gik machal gi mago ma gisomo. Omiyo seche duto te ka gitiyo gi ong'we yamo, kendo girado gi joma a kuonde ma moko to gisomo kanyakla achiel. Tiyudo ni gilarore e paro kendo rieko medore, omiyo kuonde mag LAB mag ICT osekonyo ahinya kendo medo konyo e jiwo weche mag somo e skunde mag praimar kod sekondar.

Kata obedo ni intanet konyo ahinya e weche mag somo kokadho kuom mbui kendo ng'eruok, en bende gi gigo maricho manyalo ketho rowere matindo, omiyo e skunde kidwa ti gi intanet e yore somo mag mbui, onegobedni oket chik motegno mar gigo ma jopuonjre nyalo ng'iyo kata nyalo timo ka gin gi intanet. Nitiere gikmoko ma ok beyo e intanet omiyo onego ketni skul ka skul ma itiye gi intanet e yor somo mar mbui, ing'iyo gik ma nyithindo timo gi intanet kendo kik yiene nyathi moro amora oti gi intanet kaonge japuonj bute nimar onyalo tiyo kode e timo gik ma ok owinjore.

Bedo gi lab mag kompiuta kod yudo mbui nyalo mulo puonjruok mag jopuonjre e yo mopogore. Onyalo bedo e yore mabeyo kata yo marach. Mokwongo okonyo e jiwo nyithindo kendo puonjogi gigo manyien ma pok ne gisomo kata ma pokne gineno. Kopogore gi mano bende mbui kata lab mar kompiuta konyo nyithindo e rado gi jowetegi manie pinje mamoko koro ginyalo larore e paro kendo ginyalo puonjore kanyakla. To kopogore gi mano, bende ok ober nikech nyithindo moko nyalo tiyo gi mbui e ng'iyo gikma ok owinjore kendo gik makethonegi sa. Jomoko nyalo tiyo kode mana e timo kata ng'iyo gigo mamiyogi nyiero kaka dhi e mbui mar TikTok manigi mana mila ng'enyne.

Ndalo machon, chweyo agulni ne en gima omi pek ahinya ni mago ne achiel kuom kitwa gi timbewa, tiyo gi gik mawaloso gi lwetwa owuon. Nyaka ne lony manyasni obi, ji mang'eny oweyo tiyo gikmoko kaka agulni ka gitiyo gi gik mokel gi lony manyasani. Chon ji ne cheyo agulni nikech mago e gik mane ji odongo kadeyegi puonjogi kendo kagineno ka ji timo. Tinde ji oweyo mago kaji neno ni timo tich ainago ok owinjore gi somo margi kata gi paro maggi. Omiyo kata obedo ni nitiere joma pod chweyo agulu, ng'enyji to noseweyo kendo tiyo gi lony manyasani.

Technology e i klas nyalo kelo chochni kuom jopuonjre mang'eny ahinya. Mokwongo teknoolojia en tiyo gi mbui to mbui kae nitiere gikmang'eny ma opogore opogore koting'o gikmabeyo koda gik maricho. Nyithindo masani ohero neno gikma richo omiyo ka teknolojia odonjo e klas to nyithindo pachgi ok de bed e somo seche duto. Ng'enyne gidhi tiyo gi teknolojia e timo gigo ma ok owinjore omiyo teknolojia ok ber e klas.

Chweyo agulu mar lowo kata chweyo odheru nyiso kaka oganda luo nigi kit oganda. Nimar magi gik mane itimo chon gi kwere wa gi deye wa. Iyudo ni nitiere oganda moko man gi kitgi mopogore gi mekwa kaka wan joluo. Omiyo e kit joluo chon niyudo ni kokadho kuom chweyo agulu gi loso osheru, ji ne puonjore kanyakla kendo joma dongo ne bedo gi thuolo mar puonjo rowere matindo kokadho kuom timo gik machalo kamano. Omiyo mano kitwa, gik ma wadongo kwatimo. Kendo gik ma nyiso pogruok manie kindwa gi oganda ma moko.

Gini en machine mar thieth. Othoro yudore ng'enyne mana e osiptal e alworawa, nikech osiptende ng'eny koting'o mago mag ji giwegi, to gi mago mag piny owacho. Koro e osiptendegi duto, masindni yudore kendo itiyo godo e thieth.

Asechwalo dwaro kuma ikwayo mondo aket lweta eka yiena, to kendo aparoni keto kogno eka yieni kamoro en paro maber ahinya nimar onyalo geng'o jokuoge nikech ng'ato ka ng'ato, lwete opogore. Onge ng'ama lwete chal gi mar nyawadgi. Emomiyo, koro ka in ng'ama okdwar kanyo, tiketo koki to koki ok oyie, tinyalo ng'e ni ok in ng'ama owinjore obed kanyo. Omiyo en gimaber kabisa. Kendo ,tiyo kode bende yot. En mana keto koki, to koyieni, tikalo idonjo, to kotamore ting'eni ok dwari kanyo. Tineno kaka itimo.

Nitiere okenge mikao mondo maling'ling' mar ngima jatuo ok ket e lela. Okenge mikao gi ng'eny ahinya to achiel kuomgi en ni, dakteche ondikore kendo omigi chik gi doho ni ok inyal chiwo maling'ling' mar jatuo okinyal keto e lela. Gimomiyo mano ber en ni nitiere jomoko manigi tuoche moko maok degiher ni jomamoko ong'e, nimar koket e lela to samoro wigi kuot to wichkuotno nyalo miyo gitamore manyo thieth. Omiyo oketi ni daktari ka daktari oknyis chal mar jatuo ka jatuo okoyiene.

Aparo ni piny owacho osetemo mondo giket e lela weche mag thieth e yor mbui. Ma gisetimo kokadho kuom timo gikmoko kaka kelo sha. Sha itiyogodo e thieth kaka seche moko idhi e osiptal to ionge pesa ma oromo, inyalo tiyo gi kadi mari mar sha kichulo e weche mag thieth. To koro sha ni okete ni yude yot kokalo kuom mbui, okochuno ni nyaka idhi e apis mar piny owacho eka iyude, inyalo yude kiti atiya gi ong'we yamo kata mbui ti ichule bang' dwe ka dwe kaito inyalo tiyo kode sa asaya. Kopogore gi mano bende inyalo yudo ni ka ng'ato two to onge yo mar chopo osiptal mapiyopiyo, onyalo tiyo gi mbui ma oluong ambiulens ma bi kama entiere ma oyud kony.

An aseyudo ohala kokalo kuom yore mbui matuomo thieth kod kit chiemo mowinjore duto koketi e yor app mar sime. Sime tinde nigi app ma kidhie to nyalo nyisi kit chiemo maber ma onego icham gi mago bende ma ka ichamo mang'eny to nyalo keloni chandruok, omiyo simu osekonya e ng'eyo gigo ma onego atim kata maok onego atim. Bende osekonya ng'eyo kaka anyalo thiedhora mapiyo piyo nimar nitiere tuoche moko maok ochuno ni nyaka iter e osiptal. Moko inyalo thiedhori owuon kokalo kuom yiende mani dala.

Nitiere obadho mang'eny mayudore e yor yudo weche thieth e yor mbui ne jogo mantie e kor gwenge. Ahinya ahinya e kor gweng'wa iyudo ni nitiere kaka jomachon, deye kata kwere maok ong'eyo tiyo gi simu mar ong'we yamo. Jokmakamago oknyal yudo weche thieth kata thieth kokalo e yor mbui. To kendo bende, e i gweng'wa onge sitima ma ng'ato nyalo chajogodo simbe to koro ka mano onge miyo yudo weche thieth kokalo e yor mbui bedo matek nimar ji mang'eny onge somo kata ng'eyo mar tiyo gi weche mbui.

Chiemo mayudore kod ogandawa kende gin chiemo kaka bel, kal nikech tinde okji mang'eny mapidho bel kod kal to wanto e ogandawa nikech pod wadak e i piny kendo kumapok olony ahinya, pod wapidho chiemo ahinago kendo gikmoko kaka budho, alode manyachon kaka apoth mago pod wayudo e yo mayot kabisa nikech pod wapidho gigo ma ne ipidho chon. Kata nitiere kit oduma moko kaka odumb nyamula mapod wan wapidho.

Nitiere pek moko madongo mayudore kokadho kuom chiwo kony mapiyo e kuonde mabor kata maonge kony manyalo konyogi. Pek mokwongo en kaka ni ndara okber, iyudo ni yore madhi e i piny pok olos maber ma gari nyalo kale mapiyopiyo omiyo kuonde ainago chope bedo matek kanitire wach e iye kanyo. Kopogore gi mano bende, ji okong'eyo i piny maber, yudore ni mondo gari odhi kamoro nyakabedni ng'ama riembe ong'eyo kamadhiye omiyo jomapod odak e i piny ma kuonde magidake okong'ere maber iyudo ni chopo kono tek nikech samoro ng'ato okong'eyo omiyo kawe thuolo mang'eny mondo omany yo mochop kuno.

Gi sani teknolojia keto somo dwaro chalo ka tugo. Gimomiyo awacho kama en niya, nyithindo mang'eny osenyiewnegi simbe mag ong'we yamo, omiyo iyudo ni kar nyathi okaw thuolo mar osom buge to en e simb ong'we yamo e mbui seche duto te. To kendo gikmong'iyo e mbui okgin gik ma otenore gi somo. Kopogore gi mano kendo, nyithindo tiyo gi simb ong'we yamo ok e yo maber. Gitiyo kode mana e mila kata e timo giokmoko maok owinjore. Omiyo teknolojia kata bedni ober to oketho somb nyithindo, bende iyudo ni nyithindo kar mondo osom to tiyo gi teknolojia manyasani e timo gikmoko kaka kwalo penj to mano medo mana ketho migao mar somo.

Janyiepo nyalo bedo mamor gi mwandu ma ng'ato uso, kata kaka gitiyo, ka ,mokwongo, ousne gi bei maber. Ok omiye gi bei mang'eny ahinya, bende ok ouse gi matin ahinya, ma dimiye ochich kata ni gimousne no ok ber. Mar ariyo, kaka iwuoyo kode sa uso. Janyiewo nyalo mana mor ka ng'ama usone, wuoyo kode gi dwol mamuol kendo temo lerone matut kotenore gi gima giuso. Kopogore gi mano kendo, gima owinjore kata ma nengone ber, jiwo jonyiewo ahinya kendo mano miyo jonyiewo bedo mamor gi gimoro amora ma jouso timo.

Ka idhinyieo gimoro to bang' kisenyiepo dwarore ni ichudi to kane ichudo samoro nichudo kokadho kuom simo to ichulo kendi ichaki ichulo ichulo diriyo ne gimoro achiel. Gima inyalo timo en ng'iso janyieo ni mondo ong'i ane pesa ma ochopone. Koneno ka pesa ma ochopone ochopo nyadiriyo tinyalo nyise ni oyie mondo odwokni moko. To ka dwokone tekni to inyalo winjori kode mondo ikaw gimachielo e pesano. Kata kamano ka ne ichulo achula to ichulo nyadiriyo, koking'eyo, iwuoyo awuoya gi jauso tinyise ni gimoro otimore to ichudo diriyo, omiyo oduokni pesa moko.

Gimatimore kae en ni nitiere jatuo machalni lwete owang' kata lit ahinya, omiyo odhi i osiptal mondo ong'ine. Nitiere tuoche moko ma ok onego bedni ng'ato bedo marit ma ewre ahinya, omiyo kaendi chalo ni ng'ani ne orito ma tuone olandore ahinya e bade duto te koro eka odhimanyo kony e osiptal.

Gimabiro e pacha kaneno gini en alwora, rito alwora. Ere kaka wanyalo puonjore kuom rito alwora. Gimokwongo en kaka tiyo gi mbui nyalo puonjowa e rito alworawa. Gima wanyalo timo en wanyalo puonjore kokadho kuom mbui ka wawuoyo gi jomoko kendo kwapuonjore koa kuom jomoko modak e pinje mamoko kaka wanyalo rito alwora. Kopogore gi mano, bende ere gima wanyalo timo wan owuon kaka oganda mondo warit alwora. Wanyalo puonjore koso ng'ado yiende, wanyalo temo weyo wito yugi kamoro amora, kendo wanyalo temo mondo waket alworawa obed maler mondo obedni muya ma wayueyo wayueyo muya maler makendo wageng' tuoche.

Kaendi ng'ama ng'eyo en Luanda Magere, Luanda Magere en ng'at malong'o ahinya e sigand Luo. Nimar gigo manotimo nodong' kaka puonj ne nyithindo ma dongo. Luanda Magere ne en ng'ama ratego ahinya, kendo gima noweyo ne ji chien miyo wa wan kaka jo Luo wabedo gi nyadhi kendo gi mor ahinya e kind oganda ma moko.

Gima nyalo miyo thieth ma ng'ato yudo mapiyo obed maber e alworawa mokwongo en puonj. Ji mang'eny e alworawa okong'eyo thieth mapiyo, omiyo iyudo ni ka ng'ato ohinyore kata ng'ato ohewore kokalo kuom tuo moro, to onge ng'ama nyalo konye mapiyo nikech onge ng'among'eyo kaka itimo. Omiyo gimadwarore ahinya e alworawa mokwongo en puonj mondo ji ong'e kaka itime. Kopogore gi mano, onego wabed gi ong'we yamo mondo ji owuon nyalo puonjore kata nyalo ng'iyo kaka itimo thieth mapiyo kokadho kuom mbui. Kopogore gi mano bende, inyalo los ndara madhi e alworawa mondo obedni ka ng'ato tuo kata ohewore to inyal chopne mapiyo kendo onyalo yudo kony mapiyo kapok odeko.